Hakwa no njuge ũrĩmi nĩ ũheanĩte mĩeke ya mawĩra gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ gũkoro nĩ wandĩkĩte arĩmi o enyewe na andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra mĩgunda-inĩ ĩno, na ũrĩmi nĩ ũteithĩtie kuongerereka irio icigo-inĩ ici na ũgakorwo na ũkũria wa taoni icigo-inĩ ici, nĩ ũndũ andũ nĩ makoretro makĩiga thoko kũu na magĩtwara indo thao-inĩ, kũguo ona mabarabara nĩ makoretwo magĩthondekwo nĩ ũndũ wa ũrĩmi ũyũ.

Ingĩruta mũndũ kũruga ngima na kũmwĩra abuate maũndũ maya ngũtarĩria. Wa mbere nĩ athondeke mwaki, no akorwo akĩrugĩra mwaki-inĩ wangũ kana njiko ya makara kana ngaci-inĩ. Aharĩrĩrie thaburia ĩrĩa egukorwo agĩtũmĩra acoke ekĩre maaĩ amatherũkie, marĩkia gũtherũka, ongerere mũtu wake wa ngima na akoroge nginya mũtu ũcio wĩiguane. Nĩguo gũkorwo ngima ĩno ĩkĩhĩa egũkorwo akĩmĩgarũra maita, maita ta matatũ kana mana maita marĩa ekũhota, nĩ getha ngima ĩyo ĩkĩrĩkie kũhĩa mĩena yothe na ĩhĩe ĩyothe, acoke akĩmĩrute na akĩmĩihũre na kĩrĩa egũkorwo akĩrĩa nakĩo.

Ici nĩ ngwaci, na hakwa ndugaga ngwaci ici na gũcitherũkia, warĩkia gũciruta mũgũnda-inĩ ũgacithambia, ũgacoka ũkaharĩrĩria thaburia kana nyũngũ ĩrĩa ũgũtũmĩra gũcitherũkia, ũgaciĩkĩra harĩa thĩiniĩ, ũgacoka ũkongerera maaĩ, andũ amwe mekagĩra cumbi nohakwa ndiĩkagĩra cumbi, cigacoka cikahĩa ndagĩka ta mĩrongo ĩna kana mĩrongo ĩtano, kana ona ithaa rĩmwe, ciarĩkia gũtherũka, ciahĩa wega, ũgaciruta, ugaciĩkĩra gathani-inĩ kana mbeceni-inĩ ũgacoka ũgaciiga.

Arĩa magũraga nguo, mamenyaga thogora wacio na, rĩmwe makoria mwendia wa nguo icio thogora wa nguo, nĩ guo magakorwo magĩkĩmenya, na rĩrĩa rĩngĩ nguo ici nĩ cikoragwo ciandĩkĩtwo thogora wacio kũguo mũndũ nĩ agĩkoragwo akĩmenya thogora na kuona.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ ndĩrona ndũma, ndũma ici cithambĩtio wega na cikarutwo ngothi kana cigathithwo cigacoka cigekĩrwo thuburia-inĩ, na cigekĩrwo maaĩ kĩwango kĩiganĩrĩru, nĩguo citũĩka cia gũtherokio na citũĩke cia kũrĩo.

Ingĩruta mũndũ kũruta ũndũ ũyũ na kũmũĩta gwakwa nĩ guo oone ũrĩa tũheaga ngũrũwe ici irio, ũrĩa tũcithambagia, na ũrĩa tũcitungatagira. Wa kerĩ nĩ kũmuonia ũrĩa tũheaga ngũruwe ici ndawa na mathaa, kana ona kĩwiki kana kĩmweri, ũndũ ũcio ũngĩ ndahota kũmwĩra ũndũ ũrĩa tũbatiĩ gũĩkĩra ngũrũwe ici nĩ ngũmũhe gĩtũmi gĩa gũĩka ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrahanda mĩtĩ, na mĩtĩ nĩ ĩikĩrĩirio mũno kũhandwo bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩrehaga rĩera rĩega, na nĩ ĩteithagĩrĩria kũgirĩrĩra tĩrĩ gũkuuo nĩ maaĩ kana rũhuho. Mĩtĩ ningĩ nĩ ĩteithagia kũrehe mbura, na mĩtĩ yakura ĩ mĩingĩ hamwe nĩ gũkoragwo nĩ wĩikaro wa nyamu cia gĩthaka.